ngokik anan ko lelwek kotindo mionwokik chechang mionwoki chuto ki konyoru kokasuske lelwek ak lelwek alaki ana koyon kaombe ngokto sikonam kit neu ndareti konamdoi mionotok en yutok ko mionwokichuto komuch konamda biik anan ko tuga anan kotuguk alan tugul chesobtos kora mionwoki chutoni ngomakinya komuch kobar biik en mionwokichuto komi miondab korotik mionitok ii ngobachin ngokto netindoi miondo kosiokyik kotindoi tuguk chekikobitio konamndo bii miondo kora kongokto kotindo miondo nekikutekee ye yoto korikchin ngokto netindo miondo komuchi kolanyin tuguk choton tindo ngokto nemioni nekorikchin en yuton komagat kekure dakitari konya ngokto amainamnda biik alak mionotok

Yon kalal chito komongu iririot noton woi nebo barak nebo bortab chito, en yutok kii en iririot nitok bo barak kii ko kochem konyigis akiam kotekto panyek chemii orit nebo borto neo chito. En iririomdenitin komii sumek kii chechoton tamkobusen chito anan ko lakwet non kokisech, Koraa en iririot ndoniton bo barak koyikis neimuchi kotekte koristo mat kochut orititab chito. En yutok kii ngo moboishen chito kerich alak tukul chebo konyoindet agetukul kotoret egoshelk oeng sikopit kosob moanoton an yakalal chito . Ana yon koboishen kerichek chito nebo konyoiset nekikosomonchi ngalekab lalet tii kosobet moanotok amait egoshelk choton oeng, en yutok kii komuchi komamakat korote chito koroten ingoriet sikopit konyor koristo neyome sikosib akosai en haraka.

sokat kikotoret lagok en somanetab sugul en yuton yuu kikotoret icheket kokwo omanet ngwan kosir somanet kityok nosomoni kitabushek en sugul sokati kikoib kito neimuche lagok koba soeti akocheng kia agetugul neokyiknkee akonyor wolutik chechotok gochenge chemabit chemanyor en somanenywan en kitabushekwak chesomini yekikoit kora sokat kikoib kit ne ngobit kii agetugul nelel ii kindo soeti ako koron kobwone logok nyokoo nyokobaa soet akocheng kii agetugul nemoche kou ngunon en waletab ngalekab emet en yuto yuu kitabushek chemi suguli kotindo ngalek chekibo keny chukicham kokere boishek kityok en emet akolen rani koroboni tabala kou sokat niep petshechu komuche lagok koro kole betutab rani komukokse koroboni ako betutab mutai komi asista ko sokat koikotoret lagok kounoton kora en ngalekab serkaliti kikobchi tuguk cheimuchi

Sokat kikoib walet eng' kipsomaninik ko eng' yuto kikong'et sokat ko kikowal kipsomaninik simakomechei ng'alenywai nebo kutit ak nekiinet sikikwach komengech kou keny ki keny kicham kineti lakwet koming'in ng'alet nebo komostanywai ako eng' ra kikoit sokat ko kikotuiyo kipsomaninik tugul komuch kong'alal icheget kingeresa anan ko kipswoili ako eng' yoto ko kikometo ng'alaletnywai nikibo keny eng' yutoyu inyoru kipsomaninik chechang' makomechei kong'alal ng'alaletnywai amu kikoit ng'alekab sokat ng'alekab sokat ko makoi iboishe sokat akokoshine ak kipsomaninik chun alak ngomoboishe ng'alet nebendi kipagenge

ngalekab sokat kokikoib boiboindo en lagok en kipsomanink chechang en yuton yuu kokinet lagok kopoishen ngaleb soeti en yuton yuu kotos nyor ngalekab keretab urerioshekwaki kora komi urerioshek choton chome lagok chemi soeti chekikinet icheket che en yoton yekakinet icheket koboishen sokat komuchi icheket koba abkotopen urerioshe choton kora ngalekab sokat kokochin lakwet konetkee tuguk chelelach yekikoi en yotoni koboibienchin lakwet konoe kito nelel kila kwendi betut sokat kikotuyo lagok chebunu komoswek cheterterchin en yuton ki inyoru lagok koboichin koboiboitu yekotuyo ak lakwet nebunu kamsta ake nemo olinywan en yuto yuu komuchi konet lakwetab komosto ake konet lakwet ake kito nelel negomokongen kobun soka nesomoni

sokat kikotoret kipsomaninik en oratinwek chechang netai kikomuch kotuen lagok kobun takwe cheterterchin en yuton inyoru lakwet nebunu nandi inyoru age nebunu kericho kobunu age turkana akobunu age mombasa kokituyo kokotuyo icheket en sugulit agenge koketuyo sokat akomuch konet kee kito netoreti icheket kora kikotoret kipsomaninik konyor icheket kito nemokyin kee kito nemobitu en kitabushek en yuton uu komuchi koba soet lagochoton akocheng kii nemokyin kee anan ki nemoche kwai amengen icheket olekiyoitoi koungunon toss baa icheket soet akocheng olekikerto karit en yoton akoikonyor icheket elekikerto kariti ko kineti icheket kou elemokto akoi komuch icheket koker karit kotkotonon kora kikotoret sokat lagok komeny en kipgenge

Olekiriben bik chemiondos soiti en korikab konyoiset kosere, en yutok konget kichobe boyot Arab Kenyatta ak arab Moi koimii serikalit kochome icheket olekiriben bik chmiondos en sipitalishek chok chemii emoni, en yotok kii inyoruu korik choton kochang amun Cheng bik chemiondos missing ako makat icheket korigii konyoindenywan sikopit koroi icheket oleu yekikoi. En korik choton nii imuchii inyoru moshinishek cheboishe chekindo sobonywekab bik sikopit konam icheket kotokosobcho. Koraa en korik choton kochang miten olekerue komiii oletos tep ngweny chito sikopit kongololso ak konyoindenyin ak Koraa komii komostab nekikoinen kerichek ak korik chotok kii komii konyoindet agetukul sait agetukul nerigin bik chemiondos sikokere oleu.

eeh imuchi somanetab sokat kotoret somanet en oratinwek chechang amuni somanetab sokati koiku oratinwek cheimuchi koboishen kipsomaninik cheterterchin en komoswek cheterterchin kora en yuto uu tos nget kipsomaniati kwo inendet ole makati ib kocheng tuguk chesomoni taitia nyokosir inendeti taitia konde inendet soeti sikopit kosoman kipsomaninik alak cheisubu inendet en yotoki kotuni kindo en kaneinyin kele kipsomsniat neni ak ineni koicheket che kiimuch kochob icheket kito koui ak kouni ako kiib saait netian icheket sikopit kotar icheketkochobe kiyoto kora en kipsomaninik alaki komuch koba soeti akochengyikee kito nemochinkee koungunon kipsomaninik chesomonchi koik kanyoik kobendi icheket ib koro ole kirutito chito en soeti taitio inyokonetkee icheket elekirutito biik chemiondos

Tos ek rahisi somanet ap sokat eng kipsomaniat ne tindoi karik chotok che tos boisie konai kito netesetai eng emotunwek alak, anan komaswek alak, ak tuguk che tesetai kila betut. Eng yutok, komuchi inendet konai walutik alak tugul che tesetai eng emet. Tabala, kipsomaniat ne matindoi karik chotok che tos nai kole ne netesetai eng emet, anan ko tuguk cheka testai eng betut notok. Eng yutok, kobune uwinuek che terterchin kipsomaninik chutochu. Kou kipsomaniat ne matindoi karik cheu simet che tos kere tuguk che tesetai eng soet, ko inendet, yamatindoi simet kipsomaniat, komemuchi koro tuguk che tesetai eng emet. Kora, ngo mami masta le, ngo mamii ulda ole imuchi konyor tuguk chotok. Somanet ap sokat, komutu bichutok tuwai, sikopit konai ole kiatoi tuguk che terterchin eng maswek che terterchin

lakweti komagat kochuchuni komingi en yotonuu en yotoki kominging lakweti komomi oldo age eletos nyorchi amitwokik chekiome che chekab kiinet en yuto yuu komwat keleyeyotok komis lakwet sigendet nebo lakwanotok komuchi kochob bortanyin amitwokik imuch koib bortanyin amitwoki choton akochob chego chechoton inyokochuchuni lakweti akobit inendet konyor nguputiak komuch inendet koet en yotok kora yon motindolakwet keleki komingin lakwet kotomkoo otio kele en yoton koib chego kinet cheoreti lakwet neontok mingin